Mĩtugo ĩno ĩteithagia andũ a rũrĩrĩ gũkorwo hamwe na gũtũria ũrũmwe. Rĩrĩa andũ marũmagia mĩtugo ĩno, nĩmonaga marĩ kĩama kĩmwe, kerĩ, mĩtugo ĩno nĩ njĩra ya bata kũruta mĩtugo, mataaro na maũndũ ma rũrĩrĩ, andũ anyinyi nĩ magĩaga na mweke wa kwĩruta ũhoro ũrĩa magĩrĩirwo gũtũũra.

Wambere kũrima na njĩra ya gũtiga gĩthaka njĩra ĩno ya ũrĩmi ĩteithagia gũtũria ũhehu thĩ na ĩgateithia imera kũhũthĩra maaĩ wega. Kerĩ kũhanda mĩtĩ a gũtũria maaĩ, arĩmi no mahande mĩtĩ kana mathondeke tũthima tũnini nĩgũo makũngũĩre maaĩ ma mbura nĩguo makahũthĩra hĩndĩ ya riũwa.

Diwali nĩ gĩkũngũĩro gĩa gĩkeno na gĩa bata mũno, maambura macio nĩ marĩ na kuonania ũrũwe wa bamĩrĩ tondũ nĩ ihinda rĩa bamĩrĩ gũkorwo hamwe na gũkũngũĩra hamwe. Kerĩ maambura macio nĩ njĩra ya bata ya gũtũria mĩtugo na mataro maa rũrĩrĩ rwa ũhĩndĩ.

Tekinoronjĩ nĩĩhũthĩtie gĩthomo mũno, na nĩ ĩtũmĩte gĩthomo gĩkinyĩrĩke handũ hothe. Gĩthomo kĩa intaneti nĩgĩtũmĩte gũkinyĩra ũhoro gũkorwo gwĩ kũhũthũ mũno. Andũ nĩmagĩaga ũhoro wĩgie ũndũ o wothe marĩ na intaneti. Ũyũ nĩũteithagia andũ kũruta maũndũ macio mendaga kũmenya. Keerĩ andũ nĩmakwĩruta kuma nyũmba-inĩ ciao makĩhũthĩra computer kana thimũ ciao cia moko.